Sitetab mionwokik en kiagikyok ko nyorchini omitwokik che kimuche ketem en imbarenikyok missing ko ee bitetab mbarenikyok ak kerichek che yach missing chekimuche kyal en tugoshekyok, soiti ko kerichek che uu roundap chekimuche kyal en tugoshekyok choton che weche ako kogonon mionwek chechang missing en tyogikyok en imbar. Kyagik missing konyoru mionwokik kobun tyogik alak che uu ngogik chemuche koree kerbesik che yach missing chemuche koree miondo missing en tyogichu